Amunee sikoba kamanut baishoni ko ngamun imuche Chito iyai boishoni akinyorunen keljin neon Neu isichen rabishek ,imeche Ike's tuguk chuton akiweiyaldei isich rabishek cheimuche itaretenbgei en atkan tugul en kongun, koraa komuche ilubanen tuguk chechang ilubanen Kou sukul en lagok ab sukul koraa imuche iyalchinen gei ingoroik AK tuguk chuton miten tuguk chechang en tuguk chuton yekakebut AK kekes anan kemin

Indoker baishoni agere ale ichechu kominutik Chemiten imbar ngunon ngamin Chito minutik chik asikonyorunen keljin Nebo kesich tuguk chuton AK kwalda konyorchigei rabishek koraa komuche kotaretin AK bik cheterter chematinye tuguk chwak en korik chwak konyorchigei tuguk choton Cheba kamanut chenyolu itinye en kongung Chito en atkai tugul , baishoni niton kokararan amun nyoru bik chechang rabishek akonyorbbik chechang kasishek Nebo kosir Chito nekayai kasit niton kosemberchi ako min komuche kocheng bik kobwa akonyo kocheng koyai kasit niton komuche konyorchigei koraa bik alak keljin chekakisir koyai kasit en olotin

Koroi ko ngunon ngendek marakwek kororon tuguchu, elekichopto yon kimoche kemin korong keteme imbaret kokararanit kimuche ketem imbaret netaa ak ketem koraa nebo oeng kokararanit imbaret korur anan imuche inde koraa mbolea anan koketurek asikobit kokararanit imbaret ii ak korur komie, tuguchuton ngendechuton elekichopto koyon kokorurio en imbar kebute miten betut nebute kotokongorngor ak inyenam inde maa kikuren yon tokomesishek ibute ak itor ii ak inde maa kiune koraa koye koiun ngendechuton ii iste chesomis ii inde maa ak ilal maat kochumukoso koye kokochumukoso inam ilolji maat mot kores maat kotor kotwo korurtos imuch any icheru en chebungut anan kosoburiet nekokeyoen ii ak inaam ibel ak mwaita ak inaam inde kibokulishek ak kwomis bik chekokimoe kwoomis.

En ireyu okere njorokek, kororon tukuchu amun imuche chito ibakomin en imbar yekakotem imbarenyin komin akoi yekokoruryo komuch Kotor anan kobir inendet tukuchuton kikuren njorokek ak komaa asikomuch koib kobaa indonyo ibakwalda konyorchike chepkondok cheimuche koboishen inendet en sobenyin, kimukulmet aketukul kochome tukuchu amun bokomonut en oot omishet, yoon momiten ing'wek imuche ichob ak iamnde koik ing'wek ibeel ak mwaita ak kwonyinyekitun kwomis biik ak kotebi kong'ung en kororonindo, kora kotinye tukuk chebokomonut en borwekyok, tesee borwekyok kokimekitun ak kokochi borto nekararan en kilak komonyor mionwokik chekimuche kenyorchike yoon mokiomis komie kenyorchike amitwokik chekororon, bokomonut koroi akotinye kelchin neoo.

Ing'oroik chekikisir ko kali ng'amun imuche chito inyesr, kesir tukuchoton chito nesire komoche tukuk cheuu ng'unon wineek chekisiren tukuchoton, ko sikai ko kali koyoche ibaal akane chito nesire tukuchuton shatishek anan ing'oroik chekisire koyoche baal tukuk chekisiren konoton koyoe beit kolany barak, ko chemakisir ko makali ng'ab oibu kityok inyeal momii kiit akee nekonyoteshi akoo kora ko kanetaa ko kaal ak rabishek chekochoton chemonyo kelelen kawee amosich rabishek chebo barak konyolu ng'unon kobaa Barak ng'unon beitab chekakisir ng'ab tonyoyochini kiit akee osire ak aal tukuk alak.

Kararan boishoni amun imuche konyorchike lokok kerichek chekinome kikochin koto komeng'ech korib borwekwak, kotes kimnotet en borwekwak ak komuch koter mionwokik cheterter ko kimit borto komuch koter mionwokik ak kiit aketukul neimuche konyorchike lakwet kotokoming'in niton kora kobokomonut amun nyorching'e takitariek konyaa bichuton anan lokochuton konyorching'e akichek kasisyek asikobit konyaa biik amun makoyai kasit takitariek buch komomii rabishek chekeliboni icheket ak ko kokosor kora biik en mionwokik cheterter, Kobo kelchin neoo mising boishoni en kokwenyon oot ak emet kotukul.

Koroi ko kikowalak en kasari amun inoker en yuu ko terekta, terekta initon ko kiman komii en keny en tukuk chechang, kiin oot kelou beek ko kilouu biik en batonokwak chebiosok anan konam biik chemurenik konde katit ak koib beek kobwa koo anan ko elekokimoche keiib, kobaten inguni ko kikobiit karishechu terektok chemuche kinde beek barak anan kiumaten siratik kinde barak yoon, ko kii en Keny komuche koyumat biik siratik ak koibe bokobele ko en inguni komuche konde terekta nii ak koib abakobel sirati choton, korak kekere kolee kikonyumnyum boishet, saishek chetuten ko kokeib tukuk chekimoche keib ak ko mouu en Keny chekikibune keldo keibe tukuk sait akee, kokimuche koib saiit nekoi.

Poishoni kokararan, akere ale piko chemiyu korarisot Ako kacham poishoni kabisa kere koroiko kararan amun tere mionwokik cheu nguno cheimuche kowech porwek cho yekakotuyo piik kou nguno yo mochei piik kotuyo kochomyo komuchei koboishe koroi yon mara tinye ake mnyondo nemuche kenya ko yekakosop komuchei ine kopakakta korotwek chu, lakini kororon tuguchu keboishen amu toreti koter mionwokik choton en kasarwek alak tugul anan atkai tugul oleimiten chito en poipoiyet. Korotwek chuton kora ko kororon en kokwenyo amun terei piik chechang ama mionso akoip tililindo nekararan en korik cho anan okot en piik alak tugul en kokwet komuchei kobur komie komanyor kiy agetugul neya.

Ndoker ireyu kobwotwon akobo olekimuche kimutunen biik chekako mara komakokoron metoekwak kinyokeyochi kiit neimuche lowek akilinywan konyo elekonyolu koburto, chito nemaran kemoche kewolchi sobet komuch kokararanit sobenyin mara kikowechowechok en kasarta nekoi kimutu kobwaa oliton inyokeng'ololchi ak kimuch kemwochi kiit newole sobenyin en atkan tukul, miten kora ibwotwon olee chang biik chemaran koyoe tukuk cheterter anan komara ko kikowechok borwekwak anan komara kikowo kotkomo kararanit sobenyin kou elekimokto, kimutu kobwaa yuton kora kinyokeng'ololchi keyochi kiit nekararan neimuche koyai icheket ak kemwochi kelenchi makaran inoni ak inoni.

En ireu akeree bik chikabwa asikobit koib korotik ab bik Chemiten kokaran borwek chwak komara miten bik chekomakitinye korotik chemache keteshin korotik kokararan amun imuche kotaret bik en kokwet nyon chemara koit chi nerarunet ab Kartik chemache keteshi asikobit konyorchigei korotik koyache keyai baishoniton atkan tugul asikeib AK bakende labit akomuche keyachi chekenet nekararan anan chekilishet Nebo Barak sikenai kotko karoron korotik chikakinyor kimuche keipchi bik choton chematinye anan korochi korotik en atkan tugul kokararan mising baishoniton en kokwet nyon amun kikosar bik chechang akosar sabanwek kotakosabcha bik en kasar negoi

Kiit nobwote akobo boishoni ndoker boishoni ko ng'alekab ukimwi chekimuche ibeicheken chito ilee unee bortangung, toos kiinyorchike miondo aketukul nekikuren ukimwi en betushek chekimii en komenai kii aketukul anan ko kimoche Kenai kelee biik ataa chemuche ko kinyorchike mionitok niyaa en kasari, niton kora kotoreti biik konai akobo borwekwak ak konai oletestoi taai AK sobenywan en atkan tukul, miten kora kelee nyorching'e biik kiit aketukul nemokying'e en ireyuton asikobit konai akobo sobonwekwak betut aketukul nemokying'e kobaa ireyuton amun ireyuton koyatat en sait aketukul, ko kararan boishoni ndoker ak ko konin olee kikonyorchike biik konyoiset nemokying'e.

Elekicherto biik kinete akobo komonut en kiit nekitai nekiboishen ak kelenchi monyolu kewirto kiit nekikararan amun imuch kotokomokyike en betushek alak amun koroiton ko kitoreti icheket en betushek chekitom konyor tukuk chekosich ing'unon en sait anan betunoton nikakoit tukuk cheter, ko kiit nekitaa konyolu kowekyike, ochere ng'unon olenchini kararan kion Kibo keny amun kiuni ak kouni, kikonu kelchin en ireyu ak ireyu, korak imuche ilenchi chito asikai keit elekikoit ing'uni ko amuun en koiton nekimii en kasaraton ak ko monyolu kewirto amun Maran betut akee kotemokyinike kioton sibwat ilee ibak kitomowirtoi anan kimotobokoktoi kioton.

En ireyu okere ole bokomonut kerichek chekokiboruech en yu amyb okere ole kakusir jess kerichek ichechu chekiboishen ketere minuokik ii , anan kekirindoen mionuokik yon kakonam bik asikobit kotakotestaa kosobcho en koikeny, kororii tuguchu amun imuche kooljikee bik en oliet nenyorjingee neimuche, asikobit koteren miondo anan minuokik anan konyaekee yon kakonam miondo ak kosob chito , ak kobur koikeny akomotokonyorjikee minuokik okot koraa koroiton okere anan kerichechuton ii okere ole kororon missing' akochuton chebo komonut kot missing' o okere koraa ole miten eunekab chito nekanam kerichechuton asikobit koboruech kole ichechu kokerichek cheimuche keteren mionuokik cheterter en atkan tugul ii en sobetab kimugulmet.

Kit age nekoto kiboishen nekoto inoni ko imuche ngunon kwo chito kerichek kii ak koteb kerichek chekiruyin gee mochekilukui kou inoni ko Koraa choton ko kororon amun imuche chito inyorchigee en oliet ne niton nekee mokingee aK inyee anan nekoityin chito koik kwal chuton chekiruyingee kopaten Koraa kokinyorchingee chu kilukui kopaten kit nekotokingee ko koto kiboishen neter rii ko nkunon kerichek choton chekimuche kerutyi chito ak kotestai maran kokomoche kotergee inendet amonyoru koik chito nenyikis anan netomono en atkan tukuk.